Mbembe nĩ irio imwe iria ihotaga kũnyitĩrĩra arĩmĩ kana Wanjikũ na njĩra nene mũno, tondũ mbembe nĩcio tũthĩaga mũtu, tũgacoka mũtu ũcio tũkaruga ngima na kugwo mbembe no nginya cihandwo kwa ũingĩ, na mũhandĩre wa mbembe nĩ atĩ, wambaga kwenja irima, ũkarĩenja ũgacoka ũkarĩkĩra thumu, ũgacoka ũgaikia mbembe yaku hao na ũkamĩthika. O ũrĩa ĩrenderea gũkũra, ũkamĩrĩmagĩra, ũkamĩrĩmagĩra nĩgetha ndĩkagĩe ria nĩgetha ĩmere wega, na no ũhande mboco kũu gatagatĩ ka mbembe. Ningĩ yacoka yakũra, ũthiaga ũrorete mbembe ĩrĩa ngũrũ, tondũ ũhotaga kũmĩũnũra hanini ta ũguo maitũ areka haha, nĩ kũmĩũnũra aramĩũnũra hanini nĩgetha arore kana nĩngũrũ wega na kana nĩihũrĩtie, kana mũcakwe nĩũihũrĩtie mbembe.

Ũtegi wa thamaki wĩ bata mũno tondũ ũndũ wa mbere, ũtegi wa thamaki nĩũkoragwo ũhete andũ mawĩra. Andũ ethĩ andũ akũrũ andũ mena bamĩrĩ. andũ acio othe nĩmakoragwo mena kamweke harĩ gũtega thamaki. Kwamũhiano kũrĩa iria-inĩ rĩa Naivasha, wakoraga kwĩna andũ aingĩ mũno marathiĩ gũtega thamaki, nangĩ maroka gũcigũra. Kwogwo hau nĩũrona hena ũcenjania wa mbeca, andũ matirathĩna tondũ nĩmarendanĩria thamaki. Thamaki nyingĩ oho ciategwo nĩirio. Kuogwo andũ aitũũra kana gĩcigo kĩu matirahũta tondũ already mena irio, thamaki. Nyingĩ thamaki icio ithiaga cikendio . Kuogwo nĩcirateithia harĩ ũkũria kana ũthii wa nambere wa matũũra ona itũũra rĩu rĩao tondũ rĩrĩa kũragĩũka ageni ũrakora nĩmarakũra onao tondũ nĩmakingũra mabiaca, mahingũre indo nyingĩ nĩgetha ageni aya magĩũka makahota kwĩgangara makahota gũkenio nĩitũũra rĩu nakuogwo magatiga mbeca nyingĩ mũno.

Iria nĩ rĩa magegania mũno na nĩrĩkenagia maitho rĩrĩa wathiĩ kũrĩrorera, ningĩ nĩndĩrona haha hena tũtarũ, tũtarũ nĩ twa bata, tondũ nĩtuo tũhũthagĩrwo gũthiĩ gũtega thamaki nĩ ategi, na no tuo tũkĩhũthagĩrwo nginya gũkua andũ mathiĩ kuma kũrũrio kũrĩa iria-inĩ, makĩhũragwo nĩ karũhuho kũrĩa, makĩroragĩra ũrĩa kũhana, maĩ okorwo mũndũ nĩ arenda gũtubĩra iria-inĩ nĩ aragĩtubĩra, akauma gatarũ-inĩ agatubĩra agacoka agacoka, ningĩ ndĩrona tũtarũ tũtũ twĩ na bendera, hena gatarũ kena bendera ya Kenya, koguo ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno, nĩ wangenia tondũ nĩ ndona andũ aya nĩ mendete bũrũri wao nĩkĩo mekĩrĩte bendera gatarũ-inĩ kao. Ndĩrakĩona haha hena neti, neti ici nĩcio cihũthĩkaga gũtega thamaki, cikagio gatarũ-inĩ igacoka ikohwo ndũano, nĩgetha mathiĩ kũrĩa, mamĩikia kũrĩa maĩ-inĩ thamaki cigoka na makahota gũcinyita.

Kũgũra indo cia kũrĩa nduka-inĩ nĩ kwega mũno makĩria gũkĩra kũgũra thoko-inĩ ya nja, gĩtũmi nĩ tondũ, indo cia nduka-inĩ nĩ cikoragwo ciĩ bacĩrĩre, cikarorwo wega, okorwo nĩ ũrugarĩ nĩ ũrathimwo wega tondũ mena maburiji, kwĩna thitima, mena indo ciothe cia kũgitĩra irio icio nĩgetha cikare ciĩ njega, cikare citegũthũka na cikare gwa kahinda karaya. No kũrĩa nja, ũthiaga ũgakora andũ aya matirĩ na maburinji, matirĩ nginya handũ mangĩyũwa kĩruru kana meherere riũa inene, ũgakora indo ciao okorwo kwa mũhiano nĩ ta matunda, nĩ marahĩa nĩ riũa mũno na kũguo ũgakora nĩmatogota narua kana nĩ mathũka narua, nĩmacenjia rangi na kũguo o na matirakenia nginya maitho ma mũndũ kana ma mũgũri. Ũgakora andũ acio rĩu indo icio nĩ irathũka narua mũno na kũguo ti indo njega tondũ nginya ti fresh nginya rĩmwe nĩ ũkoraga nĩ ciranunga nĩ ũndũ wa riũa rĩu inene mũno na kũguo kũrĩa nja, ndingĩkwĩra ũthiĩ ũkagũre indo cia nja ũtigane na cia nduka.

Mũbango ũyũ wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA, nĩ mũbango warehirwo nĩ mũgathe ti ndagĩtarĩ William Ruto, na nĩ mũbango mwega nĩ mũbango ũraruta wĩra ona gũtuĩka andũ aingĩ marauga atĩ ndũraruta wĩra. No wabuatĩrĩra, ũgakora andũ acio matingĩrĩte mũbango-inĩ ũcio acio marauga ũguo. Na koguo nĩgetha ũingĩre mũbango-inĩ ũyũ, ũbatiĩ woye thimũ yaku kana kompiuta, o kĩrĩa wĩnakĩo, ũthiĩ kũrĩa intaneti-inĩ, wethe kũĩandĩkithia kwĩ mũbango wa SHA. Na nĩmegũkũria ciũria, ciũria iria ũgũthiĩ ũbuatĩte ũihũrĩtie, ciũria ta namba ciaku cia gĩbandĩ, marĩtwa maku, wĩra ũrĩa ũrutaga, mbeca iria ũthũkũmaga, nĩgetha mahote kũmenya marĩkũrĩhagia mbeca cigana tondũ nĩ mũbango wa kũrĩhĩrwo o mweri o mweri, nĩgetha rĩrĩa wakĩrwara na ndũrĩ na mbeca, ũgathiĩ thibitarĩ, ũkahũthĩra mũbango ũyũ kana kandi ĩno ya SHA nĩgetha ĩkũrĩhĩre bill yoothe tondũ nĩguo thirikari yandĩkithĩtie, atĩ mũbango ũyũ no ũrĩhĩre kira mũndũ thibitarĩ.

Mũhĩnga kana mũhatĩkano wa ngari kũrĩa taũni-inĩ ya Nairobi, ũrehagwo mũno makĩria nĩ matereba kwaga gũbuata mawatho ma bara. Makĩria mũno matereba ma matatũ. Nĩũkoraga nĩmarathiĩ ũru mũno, makageria kũhĩtũka ngari iria ingĩ, na koguo makanjia kũhinganĩra kũu bara, na ndagĩka icio nyinyi ũgakora kwĩna mũhatĩkano mũnene mũno wa ngari. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ matereba ma nduthi. Mau namo mathiaga, mageraga handũ o hothe. Ũgakora marahĩngĩcana na andũ, nĩmahĩngĩcanire na ngari, na koguo gũgakorwo kwĩna mũhatĩkano mũnene mũno, na thigari nacio citimoragia. Koguo thirikari ĩbatiĩ yerekere thigari cia bara, ĩmere mambie gũbuatĩrĩra na kana gũtereba ngari icio ũrĩa cibatiĩ gũthiĩ kũrĩa barainĩ, namakanyita arĩa marauna watho. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ matawa marĩa ma bara, maya metagwo na ruga ya gĩthũngũ kana rwario rwa gĩthũngũ traffic lights Matawa mau mabataiĩ mekĩrwo kũndũ kũingĩ mũno, tondũ nĩmo mataithagia andũ gũkĩra bara, na ngari, koguo rĩrĩa andũ marorete matawa mau, andũ makamenya rĩrĩa mabatiĩ gũkĩra bara, na ngari cikamenya rĩrĩa cibatiĩ kũhĩtũka nĩgetha citikagũthe andũ.